Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ nĩ rũhonge rwa bũrũri kana rũhonge rũrĩa rwĩ thirikari-inĩ rũrĩa rũrũagĩrĩra kana rũrĩa rũkaga rũkarũgamĩrĩra maũndũ mothe ma bũrũri megiĩ mecenjerie na kũrĩa thĩ cia na nja na kũgitĩra maũndũ mothe marĩa mothe mabatiĩne mabatiĩne gũkũrwo kũrithania na aKenya arĩa maraikara na kũrĩa na nja kana arĩa marathiĩ na mabũrũri ma nja mahota gũikara hamwe na kũrĩa na nja mena bata kana mena thayũ nĩgetha makahota gũkũria bũruri mena kũu na nja.

Ndĩreciria nĩ harĩa andũ mathiyaga me ta bamĩrĩ kana me ta gĩkundi, harĩa ũcũwainĩ wa iriya. Magathiĩ makaiga tũmetha twao wega, magetia kanyamũ ga kũnyua either gathonda kana kiĩ, magakenanĩra. Kana nĩ kahoridĩ menako kana nĩ kaharambĩ menako, harĩa andũ mathiyaga makahorera meciria after maũndũ mao mothe ma mĩthenya marĩka. Kana kawikendi magathiĩ makahorera handũ, kũhoreria meciria makahorera magetha thayũ hau. Ũguo nĩguo ndĩreciria.

Ndĩrakenio nĩ kuona mũirĩtũ arĩkĩtie guthoma kothi yake thĩiniĩ wa yunibacĩtĩ athieĩte gũthoma akarĩkia, akaheo thũmbĩ ya atĩ kuuga atĩ nĩarĩkĩtie gũthoma, na atĩ no athiĩ ethe wĩra. Ũndũ ũngĩ wa kũngenia nĩ kuona arata ake nĩ marakena mũno, ithithi ciao nĩ ngenu mũno atĩ mũndũ wao nĩ arĩkĩtie kũrĩkia cukuru na atĩ nĩ agũthie kuona handũ wĩra ũndũ ũcio nĩgũo ũragenia kuona thũmbĩ na kuona atĩ andũ acio nĩ akenu, na atĩ nĩ marakenerera ũndu ũcio.

Kĩrĩa gĩũkaga thĩiniĩ wa meciria makwa ndona mũgunda ũhana ũũ ũrĩmetwo terere, nyeni, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ ũkũria wa bũrũri, na atĩ gũtiri handũ hakuonekana ng’arangu tondũ mũrimi agũka endie terere wake enderie andũ a thoko, nao andũ a thoko mathiĩ menderie andũ arĩa maikaraga kũrĩa taũni-inĩ nĩgetha mahote kuona gĩa kũrĩa na hau nĩho mũrĩmi agũcoka thĩiniĩ wa mũgũnda arĩme rĩngĩ, nĩgetha tũhotegũkorwo tũgĩkũria bũrũri, atĩ handũ hothe hatiraga irio na atĩ o mũndũ woothe nĩahota gwĩkũria gĩbũrũri eni.

Nĩ arĩmi maragetha magetha mao ma nyanya ĩrĩa makoretwo makĩhanda thutha wa mĩeri ĩtandatũ kana ĩtano, magetha mao magakũrĩrĩra na atĩ gwatwĩka atĩ, nyanya ici nĩ cia kinya handũ ha kũgethwo nĩgetha citwarwo thoko. Na rĩu ndona mainamĩrĩire kũrĩa makĩgetha nyanya ici nigetha cithiĩ citwarwo thoko. Magetha maya, nĩ ma gũkũria mũrĩmi. Ndĩrona mũtumia wĩ haha akĩgetha ena kĩyo mũno.

Kĩndu gĩkĩ gĩtagwo nyanya njeru, kĩmenyagĩrĩrwo ati gĩkĩragwo irĩti-inĩ iria cina kotini gũkũ mĩena-inĩ, nĩgetha mũrimĩ ndakage gũthiĩ hathara atĩ atwara thoko nyanya ciake atĩ nĩ mondeku. Kugwo nĩ kuga atĩ, mũgũri ndakuhota kũgũra, cimenyagĩrĩrwo atĩ ũrĩa, cigwikĩrwo irĩti-inĩ cikinye thoko-inĩ wega na atĩ handũ hatirĩ handũ hothe cigũcemania na riũa rĩnene mũno itiga tuĩke cia kwĩruha mũno, itunda rĩrĩ rĩtagwo nyanya rĩkorwo nĩrĩega na atĩ harĩa hothe rĩrakinyĩra mũndũ ukũrĩhũthĩra rĩkorwo rĩrĩega atĩ rĩtiga tuĩke rĩa gũthũkia thoko.

Ũndũ ũyũ wa, kũhanda mĩmera na gũtũma ĩkũre kĩrĩu-rĩ, rũrĩrĩ-inĩ rũitũ, arĩmi aitũ mathiaga makoya ngũnia, magekĩra tĩri, no matekĩrĩte tĩri-rĩ, magatuĩka wa kũtukania na thumu wa ngombe, kana wa bũũ. Matukania-ri makekĩra hau thĩiniĩ wa ngũnia, magacoka magekĩra mĩmera. Atĩ mũmera ũyũ ũgũkũra handũ, handũ hega, handũ hatarĩ, handũ hena ũtheri, handũ harĩitĩkagĩrũo nĩ maĩ, tondũ mĩmera ĩno nĩvĩgũbatara maĩ nĩgetha ĩkũre, na andũ aingĩ nĩmamĩhũthagĩra ta ũthaka wa mĩciĩ, ta mboga, nyeni, kana matunda marĩa mangĩ.

Ngereire mĩnoga mĩingĩ mũno, ya moko, na magũrũ, tondũ o ũrĩa ũreka, moko ũguo ũguo ũguo ũgĩtũaraga mbere na thutha, mũndũ warĩkia, gũĩka mazoezi macio mũndũ nĩaigua ruo mũno, na nĩũtuĩkaga wa kũhũmũka, thutha wa maũndũ macio mothe weka.

Ũndũ ũyũ, wa kũrĩma, ndĩna karũgano wa rũo, na ti, ũhoro mwega ona hanini, na nĩ ndĩũmenete mũno. Twanathi kũrĩma twĩna mami, na hĩndĩ ĩyo ndarĩ wa mĩaka mũgwanja, na, mũrũ wa maitũ ũrĩa ũbuatĩte, arĩ ng'ong'o, na tũarĩmaga twĩna mami. kwarĩ na riũa rĩnene mũno, na ũndũ ũcio ndiakenire mũno kũwona, mũrũ wa maitũ witũ akĩrĩra, na akĩgũa tondũ cuka ũrĩa mami ohete naguo-rĩ, ũkĩohoka mũrũ wa maitũ akigũa na akĩgĩa kĩrema atĩ kinya rĩrĩa thaa ici, gĩtirĩ kĩaehera hau. Kuoguo ti ũhoro mũega, mũtumia kũrĩma ena mwana ng'ong'o. Nĩ ũgũati mũnene mũno.

Ndĩrecia ng'ombe ici cibuatĩte njĩra gũthiĩ gwetha handũ hena hakĩndũ gĩa kũrĩa, tondũ, matũra marĩa macirigicĩirie gũtironeka kwĩna nyeki, gũtironeka kwĩna wagĩrĩrũ wa warĩera atĩ hena handũ cingĩrĩa, na ũngĩcirora nĩ hinyĩrĩrĩku mũno. Kwoguo ciathiĩ gwetha handũ hakũrĩa, na handũ cingĩnyua maĩ, tondũ nĩ ihũtiĩ mũno na nĩ cirenda handũ ha kũrĩa. Kwoguo niĩ ngĩciria, ciathiĩ gwetha handũ hakũrĩa kana rĩera rĩega, harĩa cikũhota kũrĩa nyeki harĩa ĩmerete wega, kana maĩ, nĩgetha cihote gũtũũra.

Ndaiguĩte atĩ, kĩndũ gĩkĩ nĩ harĩa andũ, kana ciana mathiaga gũthakĩra, magathiĩ gũcuha, mũno mũno gĩkoragwo kĩ kũndũ kwĩna handũ ha-ikenero, handũũũ andũ magathiĩ magakena, kana thukuru-inĩ andũ marĩkia gũthoma, ciana ciarĩkia gũthoma nĩ cithiaga cigacuha, kwoguo nĩndĩ ndaigua mathukuru-inĩ maingĩ nĩ ikoragwo kuo nĩgetha ciana cia kĩrĩki gũthoma, cigathiĩ cikahoreri meciri na ithako, magagĩcuha, magagĩkuruta na magathiũrũrũka hau tondũ hau nĩho kĩharo kĩao kĩrĩ, nĩgetha makahota gũthiathiithia na mathaa ma mathomo.

Ndĩrakenio nĩ kuona mũhiki akenete mũno nĩkũmenya atĩ, ũyũ nĩgũo mũthenya wake wa mũico agũthiĩ gũkoma kwa mamu wao maitũ, na atĩ mũthenya ũyũ nĩguo egũkĩhikĩra mũthuriwe, na nĩndĩrakena mũno kuona ngari njirũ nĩkuonania andũ acio nĩ methete ngari njega mũno, ĩrĩa ĩrangenia na ĩrĩa nyendete mũno, na atĩ nĩndĩrakena kuona mũtumia ũramũteithia kũnyita nguo yake nĩgetha akĩhote gũthiĩ makĩambie igongona rĩao rĩa ũhiki.

Ndĩreciria atĩ mwene gatĩ gaka na kametha gaka aigĩte haha, nĩ mũndũ wendete gũthoma, kana nĩ mũndũ wĩ kĩrathi, kana nĩ mũndũ wĩna wĩra wake wa kũruta nyũmba-inĩ, hake nyũmba-inĩ kana handũ wabici-inĩ, na nĩ mũndũ ũronekana nĩ mũtheru mũno mũno mũno mũno, handũ haũ hake nĩ hatheru mũno. Ndĩreciria haha nĩ handũ hake ha kũrutĩra wĩra, agĩenda kũruta wĩra naa kambyuta ciake, agakĩhota gwetha maũndũ make makĩrĩu naaa nĩakĩgeretie kũiga handũ hau hena ũtherũ mũingĩ mũno atĩ handũ hau nĩekũhota kũruta wĩra wake wa kĩrĩu.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩndeithĩtie, nĩũndũ wa kũaranĩria na andũ arĩa itarĩ hakuhĩ nao, andũ arĩa methĩ wa nja mee na thĩ cia nanja kana arĩa meharaihu naniĩ, nĩhotaga kwaria nao, na ngina ngahota kũrora maũndũ makwa rũrenda-inĩ, ngahota gwĩka maũndũ makwa rũrenda-inĩ, me kwĩna ũhũthĩku mũingĩ mũno na ngateithia andũ aingĩ mũno kũruta mawĩra mao marĩa mendaga mekĩke naihenya naihenya, nĩtondũ kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo kĩna maũndũ mao ma naihenya ihenya ihenya.

Nĩnyendete mũno kĩndũ gĩkĩ, kĩrĩa nĩ mabuku ma matarano. Mabuku maya nĩmateithagia mũndũ nĩũndũ wa kũmenya mũtũrĩre ya andũ, na ũria mekire nĩgetha mahote gũkorwo nĩmathiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ, hena handũ maremereirwo, nao magahota gũtwĩra ũrĩa tũkũhota gwĩka. Ta mũndũ ũrĩa wandĩkĩte ibuku rĩrĩa riugĩte atĩrĩrĩ, 'mũndũ nĩabatiĩ kũmenya meciria marĩa ũbatiĩ gũkorwo namo kwĩ kwĩ mbeca'. Mbeca nĩ cirĩ maũndũ maguo, ũrĩa ũbatiĩ gũcitwara, ũrĩa ũbatiĩ guciĩkĩra haha na haha nĩgetha cikũrehere mbeca ingĩ. Nĩwega mũno tondũ mabuku maya nĩmateithagĩrĩria mũndũ kũmenya gĩkĩro kĩũ kĩngĩ. Nĩnyendete mũno kũmathoma, na nĩmandeithagia mũno, na nĩkĩo nĩngũtũra ndĩmathomete.

Ndĩrona njamba cina kĩyo mũno, na citarĩ na thura ĩna gĩkeno, nĩũndũ nĩmaronekana makĩandamana barabara-inĩ magĩikia mahiga menambaragi nene mũno, marĩ arakaru mũno, na angĩ mararũga nĩũndũ wa kwenda kũrũĩrĩra maũndũ mao, kana, kũrũĩrĩra haki ciao, iria, kana mĩtũrĩre yao ĩrĩa marenda makorwo magĩthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ, kĩrĩa tokorwo thirikari ndĩrahota kũmanengerera. Ndĩrona marĩ arakaru mũno, magĩikia mahiga na makĩenda watho ũkorwo ũgĩkinyĩra arĩa mara marahũthĩra mbeca ciao cia kũhũthĩka maũndũ-inĩ marĩa mabatiĩ, cigathiĩ gũikio kũndũ kũrĩa gũtabatiĩ, nĩkĩo ndĩrona nĩ kũrũĩra mararũĩrĩra watho na maũndũ marĩa moothe marenda matuĩke magũĩkĩka.

Nĩ ngũkena mũno nĩ kũona ũndũ ta ũyũ, na tenee mũno tũrĩ anini, baba athũkũma, ahota kũgũra tibĩ, nĩ tuokire na tũgĩikarathĩ na tũkĩanjia kũmĩona twĩna mami, otoũguo ndĩrona haha, na mami nĩ atuĩkaga wa gũtũira atĩ, nĩngenda mũkorwo mũhana ũguo, na ũndũ ũcio nĩ watuĩkire wa kũngenia mũno, ngina ũmũthĩ nĩtũtuikaga akuona tibi akanjĩra niĩ nyendaga ũtũĩke ta mũndũ ũrĩa, rĩu ũndũ ũcio nĩ ndĩũigaga mũtwe, atĩ nĩendaga nduĩke ta mũndũ ndonire tibi-inĩ na nĩkĩo nginya gĩkĩro gĩkĩ, nĩ nyendeke ũndũ ũyũ mũno na nĩ nyendete kuona tibi ndĩna mami, na twĩna ariũ a maitũ aitũ nigetha tũkahota gũthikĩrĩria ũndũ ũyũ, na tũkahota gũthĩkĩrĩria ũrĩa mami aratwendera, na nĩgetha tũkahota gũkĩra gĩkĩro kĩũ kĩngĩ.

Ndĩciragia atĩ, kana ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ mũndũ ũyũ auma wĩra-inĩ wa mĩnoga mĩingĩ mũno, harĩa agũthiaga are after athiĩ athi arĩma, auma hau, athi aruta kawĩra kangĩ, oka ethamba, arĩa, acoka aigua toro, athi akoma, eigĩrĩra wega, ahinga maitho ambi kũrota mwĩrĩ wake watuĩka wa kũhũmũka na hau nĩho mũndũ ambagi kũrota, na ũgakoma, gũgakĩa, ũgokĩra ũgathiĩ wĩra-inĩ ũngĩ, nĩgetha mũtũrire ũtuĩke wa gũthiĩ nambere.